Ũndũ ũyũ ndĩroona haha nĩ wendia wa ndawa kĩmisti-inĩ, na ũrĩa twĩtaga rũũrĩ-inĩ ruitũ nĩ wendia wa ndawa cia andũ arwaru na nĩguo ũkorwo ũkĩruta wĩra oyũ ũbatiĩ gũkorwo ũthomeire na ũgakorwo nomenyo wa ndawa ici nĩguo ũkahota kwendia.

Haha ingĩkorwo nĩniĩ ndĩramaceeria ,ingĩthiaga ngĩmonagia ũrĩa Fort Jesus ĩhana, ngĩthiĩ ngĩmeraga rũgano rũrĩa rwaganagwo tene kana maũndũ marĩa marĩ hau kabere, kĩhumo kĩa Fort Jesus, ndĩmeere rũgano ruothe rũrĩa mabatiĩ kũmenya, na ndĩmaceerie na ngorwo ngĩ, na ngorwo ngĩtũma ũceeri ũyũ wao ũkorwo wĩ wa kĩririkano.

Haha nĩ handũ ta thibitarĩ-inĩ ũguo harĩa nĩ thibitarĩ ya ciana na ndĩrona hena ciana na hena manyina ao na hena ndagĩtarĩ, no akorwo nĩ nĩ kũmabundithia aramabundithia ũrĩa mekũrera ciana ici na ũrĩa mekũrora ũgima wao wa mwĩrĩ na ndawa iria mabatiĩ gũtũmĩra nĩguo kũhe ciana ici citikarware kana cindano iria ciana icio cibatiĩ gukorwo cigĩthecwo.

Haha ndĩrona nĩ mwana arathakĩra maaĩ, na maaĩ maya mena gĩko mũno. Haronekana nĩ handũ takataka citeagwo na haha ngwĩciria mwana ũyũ no akorwo akĩruta hau mĩrimũ mĩingĩ, mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ maaĩ ma gĩko, na andũ matibatiĩ gũteaga gĩko rũĩ-inĩ, tondũ haronekana tarĩ karũĩ kanini.

Haha ndĩrona, hena andũ arĩa tũganagĩrwo ng'ano ciao, andũ arĩa a tene. Haha ndĩrona Lwanda Magere na mũndũ ũyũ nĩ tweragwo ng'ano ũrĩa akoragwo, ũria arĩ mũraihu, arĩ mũraihu biũ, ahanaga ta..., arĩ mũraihu biũ na nĩ twaganagĩrwo ng'ano ici tene, tondũ ciarĩ cĩa tene na arĩ na maũndũ maingi, na nĩowĩ bara.

Haha ndĩrona hena rũracio na rũracio rũrũ nĩ rwa a Maathai na ũkoragwo na bata mũno tondũ nĩ ũndũire ũrĩa ũbatiĩ kũrũmĩrĩrwo nĩgũo mũirĩtu na mwanake mahote kũhikania na makorwo makĩrathimwo nĩ aciari na a maama na a tata ao o na kana a guuka kana cũcũ wao na nĩ ũbatiĩ gukorwo ũgĩĩkwo na kũrũmĩrĩrwo na mĩtaratara ĩrĩa ĩbatiĩ.

Nĩ ciana cia thukuru na hau ndĩrona hena mũtambo wa kompiuta ũrĩa warĩ, ũrĩa tweragwo ciana nĩ cigutwarĩrwo macukuru-inĩ nĩguo makorwo magĩbundithia maũndũ ma tekinoronjĩ ona makorwo mena ũmenyo mwega wa tekinoronjĩ na gũtũmĩra ũrĩa tekinoronjĩ ĩbatiĩ na ndĩrona haha mena mũtambo wa kompiuta na nĩ akenu mũno.

Uyu nĩ mũhuko wa gũkũira indo no ũkuĩre indo ta mabũku ona kana no wĩkĩre kĩndũ ta kompũta yaku no wĩkĩre ngũo no ũkũire kĩndũ oo gĩothe ũrenda gũkua rĩrĩa urathi gathabarĩ, na nyendete mũthemba ũrĩa ũkuagĩrwo mũgongoinĩ ona kana ĩrĩa ukoragwo ũkĩmĩnyita, ĩrĩa nene kana hena bagi ĩno ĩngi ya gũkũrũria na nĩndĩciendete na ndũmĩraga o ĩrĩa ngwenda rĩrĩa ndĩrathi gathabarĩ na ĩringanaga kĩrĩa ngũkua kũringana na kúrĩa ndĩrathi.

Ĩno nĩ thimũ na marĩa ngereire ngĩmĩhũthĩra, hena maũndũ mega marĩa ngereire, nĩ ngoretwo ngĩthoma maũndũ maingĩ kũmĩhũthĩra nyenda-inĩ irĩa ci thimũ-inĩ ĩno. Nĩ hũthĩrĩte gwĩkũria kĩ meciria na gũthoma kĩrĩa, na gũthoma maũndũ maingĩ marĩa itaroĩ na gũkorwo na ũmenyo mũingĩ na nĩũbatiĩ kũmĩmenyerera tondũ nayo ĩngĩgũa kana ĩringwo, ĩkoragwo ĩ na gĩcicio kĩrĩa kĩngĩetũkana na ihenya.

Ingĩririkana wega hĩndĩ yakwa ya mbere gũtũmĩra mũtambo ũyũ wa kompiuta na gwĩbundithia kũũtũmĩra, kĩndũ kĩa mbere, mũndũ ndoĩ ũrĩa ũbatiĩ kwambia gwakia, ndioĩ ũrĩa batiĩ na ũrĩa batiĩ kũmĩtũmĩra, ndioĩ ona kũmĩhihinya, ndio kũhihinya, yani ndioĩ kũmĩtĩmĩra ona hanini na no nĩ twateithĩrĩirwo na tũkĩmenya ũrĩa mũndũ abatiĩ kũmĩtũmĩra

Haha ndĩrona tarĩ mũciari na mwarĩ wake nakĩrĩa mekĩte nĩ kũhũrwo mahũrĩtwe mbica, na mbica ĩno ĩronania marĩ akenu mũno na bata wa mbica ĩno nĩatĩ nĩ kũiga kĩririkano mũnage ona makũra kana maicainĩ ma kahau kabere nĩ marĩmĩroraga makaririkana, na kũringana na ũrĩa mũtumia ũcio ekĩrĩtĩ maronekana nĩ andũ aũndũire kana andũ arũrĩrĩ amathai nĩũndũ wa mĩgathĩ na indo icio ekĩrĩte.

Haha nĩ mwana mũnini kana kahĩ kara rathimwo. Na ũrĩa ndamenya nĩ kũrathimwo, nĩ ũrĩa kaigĩrĩirũo guoko na mũthuri ũcio wĩ hau kando. Na aronekane tarĩ, tuge no akorũo arĩ mama wao kana baba wao na kĩrĩa areka nĩ kũmũrathimithia kana kũmũhoera mawega na nĩ ũndũ ũmwe wa bata mũno tondũ nĩ ũteithagia mwana ũyũ maica-inĩ maake ma hau gabere.

Haha ndĩrona nĩ arigitani, mandagitarĩ, na meno mĩtambo ya thimũ, na kĩrĩa ngwĩcirĩria, nĩ kwenda marenda kwamba gũthiĩ matũũra-inĩ, mathiĩ makĩbundithagia andũ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, makĩmathimaga kana, makĩmathimaga kana mena ũgima mwega wa mwĩrĩ, na kũringana norĩa manyitĩte mĩtambo ĩyo ya thimũ, hau no ho mekwandĩka ũrĩa moona, andũ arĩa arwaru, andũ arĩa matirĩ arwaru, na kwandĩkithia andũ.

Haha ni cukuru-inĩ, na hena tũirĩtu na andũ hau arĩa maramahe taurũ cia kahinda karĩa gakoragwo ge ka mweri. Na mahũrĩtwo mbica ĩno makĩonania ũrĩa marahe airĩtu aya. Na nĩ ũndũ mwega mũno. Na kwĩ na bata tondũ kĩndũ kĩa mbere marahe ciana ici cia airĩtu hinya na ũmĩrĩrĩru, na ũrume, tondũ nĩmaramonia kĩrĩa gĩthiaga na mbere mĩrĩ-inĩ yao o mweri ti kĩndũ gĩa gũconokera na nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩbatiĩ.

Nĩguo ũkorwo ũkĩruta wĩra ũyũ wa kũrora atumia arĩa manyitĩte ũritũ, ũbatiĩ gũkorwo ũthomeire cukuru-inĩ ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ biũ. Ũbatiĩ gũkorwo ũthiĩte yunibacĩtĩ, na ũgakorwo na ũmenyo mũingĩ mũno, na ũbatiĩ gũkorwo mũndũ wĩna mataaro, nĩguo ũkamataraga ũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩĩka ihinda-inĩ rĩu, na ũbatiĩ gũkorwo o na ũkĩmenya gũtũmĩra macini icio, iria ikoragwo ikĩrora ciana icio.

Bata wa wa kũmeria mũmera ũyũ, kĩndũ kĩa mbere nĩ ũkoragũo na baida harĩ ũrĩa ũhandĩte. Mũrĩ mũmera ũyũ na nĩ makoragũo makĩgĩa na baida na magakorũo magĩgĩtheremia na gũtheremia rũrĩrĩ-inĩ rũrĩrĩ rũu. Na o na arĩa makoragũo makĩgũra mũmera ũyũ nĩ makoragũo makĩona ũguni wa mũmera ũyũ kũringana na wĩra ũrĩa ũbatiĩ gũkorũo ũgĩka.

Haha nĩ itunda rĩrĩa rĩmerete na ũrĩa rĩronekana nĩ rĩrũ muno, nĩ rĩrũ na rĩgakĩria nginya kwĩruha kana no akorwo nĩ tũgunyo tũramĩria nĩgũo ihana ũgũo ĩna handũ hairu hairu na no ĩkorwo nĩ tũgunyũ tũramĩrĩa, kana no ĩkorwo nĩ kwĩruha ĩruhĩte mũno.

Mboga ĩno ĩkoragwo ĩ ya bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, tondũ kĩndũ kĩa mbere nĩkoragwo ĩna ĩna Vitamin ciria cibatiĩ nĩguo kũhe mwĩrĩ na nĩikoragwo ikĩhe mũndũ hinya, na nĩ irio iria cikogarwo cigĩtaranĩtio mũndũ arĩe nĩ arigitani, na ndĩkoragwo ĩ nditũ gũkũria, nĩĩkoragwo ĩ hũthũ mũno gũkũria na noĩrĩo na kĩndũ o gĩothe.

Haha ndĩrona nĩ arigitani, na kũringana na ũrĩa kwandĩkĩtwo hau igũrũ, ndĩrona nĩ thibitarĩ ya arũaru arĩa makoretwo matwarĩtwo nĩ ũndũ wa ũtũmĩri wa ndawa cia kũrebia. Arĩa macitũmĩraga matagũtigĩria, iria ikoragwo imaingĩrĩte biu, makaremwo nĩ gũtiga, na ndĩrona nĩ arigitani hau, me hau mahũrĩtwo mbica, na nĩ arĩa mateithagĩrĩria arũaru acio, kũmateithĩrĩria nĩguo matigane na ndawa cia kũrebia.

Haha nĩ ndĩrona mũthuri, na ekĩrĩte thuti, na aronekana e mũcemanio-inĩ kana nĩ wĩra araruta, na bata wake nĩ atĩ nĩ akoragwo e kĩongo kĩa bamĩrĩ, na nĩwe ũkoragwo agĩtongoria bamĩrĩ yake, na nĩwe ũkoragwo akĩmethera kĩrĩa makũrĩa na ũrĩa, akĩmethera na ũcio nĩguo bata wake.

Ũndũ ũyũ ũrĩa tũwĩkaga rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, wambaga ũkahanda mbegũ cia itunda rĩrĩ, ũkacihanda wega ũgacoka ũkacitĩrĩria maaĩ, na ũhandaga rĩrĩa nĩkĩmera kĩa cio, tondũ ciũkaga na kĩmera, ũgaci ũgacikũrĩa, nĩguo cikũraga, gagakura ge kamũtĩ kanini, gagacoka gakaruta matunda maingĩ ta mau maronanio hau.

Bata wa gũkũria mĩciri, nĩ atĩ mĩciri nĩ ĩkoragwo ĩkĩendekana mũno, na nĩ ĩkoragwo na baida nene tondũ ona thaa ingĩ nĩ itwaragwo thĩ cia nja , nĩ ci mĩciri nĩ yendagio thĩ cia nja , na nĩ irehaga baida kũrĩ mũrĩmi, ona kũrĩ itũra na nĩ ikoragwo ina bata mũno, na nĩ ĩkoragwo na bata mũno harĩ mwĩrĩ ,mĩrĩ-inĩ ya andũ na bado nĩcikoragwo na cama mũno waciruga.

Haha ndĩrona nĩ tũtambi, na hena tũtambi tũingĩ mũno, na twĩ mũmera-inĩ , na kĩrĩa tũtambi tũtũ tũreka nĩ atĩ , tũrarĩa mũmera ũyũ, na nĩ nĩ tũtikoragwo twĩ twega tondũ tũrĩaga mũmera nginya ũgathira, na nĩ ũrehaga ,na nĩ ũtũmaga mũrĩmi ũcio wa mũmera ũcio, akorwo akiona akĩgĩa na mahĩa tondũ ndangĩona baida, mĩmera yake hakuhĩ yothe ĩrĩtwo nĩ tũtambi tũtũ.

Ũrĩa ngwĩcirĩria ndona mahuti maya ũrĩa marĩtwo nĩ, ndĩrecirĩria nĩ tũtambi tũrĩa tũkoragwo mĩmera-inĩ. Nĩtwo tũrĩte mahuti maya, na nĩgwo mahana ũguo, mahana ũguo tarĩ kũhoha marahoha, kana tarĩ nĩ gũthũka marathũka. Na ũrĩa ngwĩcirĩria mũrĩmi ũrĩa ũrahanda nyamũ ici, kana mĩmera ĩno, abatiĩ gũkorwo akĩhuhĩrĩria ndawa kahinda gwa kahinda nĩguo kũhũrana na tũtambi tũu.

Ũndũ ũyũ ndũrĩ na hinya gwĩka, na ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka, nĩ njĩra ĩmwe ya gwakia mwaki, na ya tũmagĩrwo tene hĩndĩ ĩrĩa gũtiarĩ ibiriti, kana indo iria ingĩteithĩrĩria gwakia mwaki, na haha watũmagĩra kamũtĩ, tũmĩtĩ twĩrĩ, kamwe ũka, rĩu ũrĩa ingĩbundithia mũndũ ingĩmwĩra ethe tũkũ tũmũ, kamwe kanini na kamwe kangĩ kanenanene hanini, acoke woye kamwe agathigithanie na kau kangĩ kinya hagĩe na mwaki.

Haha ndĩrona nĩ mwaki ũrĩa ũkoragwo wĩ wa mahiga, na ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, ingĩamba kũmwonia ũrĩa akũiga mahiga macio, na ũrĩa abatiĩ kwambĩrĩria kũiga ngũ, nĩgwo akorwo, ũrĩa abatiĩ gũkorwo agĩbanga ngũ nĩguo ndagathumbũke gwakia mwaki, njoke ndĩmwĩre mũndũ nĩ ethaga kamũnyore, kana maratathi agakia, nĩguo agakia ngũ-inĩ, nĩguo cinyite mwaki na ciakane wega.

Ũrĩa ndĩaga irio ici, kwa kwanja irio ici nĩ iria cibatiĩ, iria cikoragwo na ũgima mwega mwĩrĩ , tondũ kũringana na ũrĩa ndĩrona, nĩ ũrĩa tũkoragwo tũtarĩtwo nĩ arĩ, ũrĩa tũbatiĩ gũkorwo tũkĩrĩa, irio iria ci njigananu wega, tokorwo kĩndũ ta, matumbĩ hau, hena matumbĩ, hena karati, hena nyanya, hena ovacado, nginya hena cai , na ndĩcirĩaga ngĩtũmĩra gĩciko ona ũguo nĩguo ndĩcirĩaga.

Haha ndĩrona waru, na ũkoragwo wĩna bata mũno rũrĩrĩ-inĩ na andũ-inĩ, tondũ nĩ ũkoragwo na minerals, iria cibatiĩ kũhe andũ kana vitamins na citikoragwo cina hinya kũharĩria, nĩ cihĩangaga na ihenya na bado ciendio nĩcikoragwo na bainda ciake, na nĩ irio njega, na cibatiĩ kũrĩagwo o kaingĩ.

Kũringana na ũrĩa ndĩrona haha, haha ndĩrona hena mũcere na hena nyama, na ũrĩa ndĩaga irio ici, ũndũ nĩ irio, ona cio no irio cirĩ iria cĩkoragwo na hinya na nĩ ciheaga mũndũ ũgima mwega wa mwĩrĩ, na ndĩcirĩaga ona gĩciko na cikoragwo cigĩthiania wega, ikoragwo cigĩthiania wega, na cikoragwo cina cama mũno waruga ũrĩa gũbatiĩ.

Haha ndĩrona nĩ thibitarĩ nini ,kũrĩa arwaru matwaragwo, na ũrĩa thibitarĩ ici ci cenjetie gĩcigo-inĩ gitũ, nĩ cikoretwo cigĩakwo na na tekinoronjĩ ya igũrũ mũno, na nĩ ci, na thibitarĩ ici nĩ ci, nĩ iria cia kĩrĩu, na nĩ nene biũ, na cina wondi nyingĩ, cina marigitani aingĩ , ciĩna ndawa iria ibatiĩ nyingi, gũtirĩ kĩndũ kĩagaga thibitari-inĩ cia thikũ ici.

Haha kũringana na ũrĩa ndĩrona hena mũtino wa barabara, na ndĩrona hena ngari ya gũtwara arũaru, na ngari ĩno, ĩkoretwo ĩgĩtwo nĩguo ĩtware arwaru arĩa makoretwo makĩũmĩra mũno, arĩa mena ngũrari nyingĩ, na arĩa mabatiĩ gũkorwo magĩtengerio thibitarĩ na ihenya nĩguo kũhonikia mioyo yao. Na haronekana nĩ ũtuku na hena rori ĩgwĩte, na nĩkĩo ngari ĩno ya thibitarĩ ya gũtwara arũaru arĩa mehĩirwo mũno ĩ haha.

Haha ndĩrona nĩta handũ ha ũrutani, na kũringana na ũrĩa ndĩrona haha ũyũ mũndũ ena mũtambo wake wa kompiuta, na kũringana na ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ, ndĩrona tarĩ andũ aya agima mokĩte gũbundithio ũrĩa mangĩtũmĩra mĩtambo ĩno, nĩguo makorwo mena ũmenyo thĩiniĩ wa tekinoronjĩ ũrĩa ĩrathiĩ ĩkũrĩte, na makorwo makĩhota gũtũmĩra mũtambo ũyũ wega matarĩ na, gũtarĩ na hinya wothe.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtũmĩkaga na mũtambo wa kompyuta, na gĩkoragwo gĩteithagĩrĩria ũrĩa ũragĩtũmĩra gũtwarithia cursor na ihenya, nĩguo akorwo agĩkanga wĩra wake , na gakoragwo ge kega gũtũmĩra rĩrĩa ũratũmĩra mũtambo-inĩ wa kompyuta , handũ hagũtũmĩra ĩrĩa ĩkoragwo, ĩĩ nĩgakoragwo ,nĩgatũmĩkaga na mũtambo wa kompyuta.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ mũtambo wa kompiuta, na wonekaga kaingĩ gĩcigo giakwa, na nĩgĩtũmĩkaga kũingĩra nenda itiganĩte, kana kũruta wĩra ũrĩa thĩmũ itangĩhota kũruta, na nĩ ũtũmĩkaga kwandĩka, mũndũ no andĩke hau, no andĩke maratathi, kana no andĩke maratathi, no andĩke, no andĩke kĩrĩa arenda hau, na ũcoke ũthiĩ ũgacabithie , arabũ no gĩtũmĩkaga na indo nyingĩ , na nĩgĩkoragwo gĩ kĩhũthũ mũno gũtũmĩra, hĩndĩ ĩrĩa ũgwĩbundithia gũgĩtũmĩra.

Nĩgũkoragwo na mĩtaratara ya gũteithia arwarũ kũrĩha marĩhi thibitarĩ, hĩndĩ ĩrĩa marĩhĩ mao megũkorwo me igũrũ nĩ hakokagwo na kandi ĩrĩa marĩhagĩra o mũico wa mweri kana, o kũringana na ũrĩa wandĩkithetie no ũkorwo ũrĩhaga o mwaka kana o mweri, na ũkoragwo andũ arĩa makoragwo makĩruta wĩra kwa thirikari makoragwo makĩrengwo mũchara na ũthiaga kandi-inĩ ĩyo na nĩ ĩteithagĩrĩria mũno hĩndĩ íría mũndũ arwara, na nĩ arendekana mbeca nyĩngĩ agathĩe na kandi ĩyo ĩkamũteithia kũrĩha marĩhi na kũnyihanyihia marĩhĩ mau ma thibitarĩ.

Haha ndĩrona nĩ irio mĩthemba na mĩthemba mĩingĩ, hena matunda, hena irio iria ciheanaga protein, na hena iria ikoragwo, ĩ hena irio mĩthemba mĩthemba na ikoragwo na ũgĩma mwega wa mwĩrĩ na haha ndĩrona irio ciothe , cina ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũrĩa ndĩcirĩaga ,ndĩcirĩaga o kaingi kaingaingĩ , nĩguo ngorwo ndĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Haha ndĩrona nĩ nduka nene ya kwendia indo, na mwena ũyũ nĩ mwena ũrĩa ũkoragwo ũkiendio irio, hena matunda, ndĩrona hena mĩgate, hena indo mĩthemba mĩthemba mĩingĩ, nginya nĩ ndĩrona hena matumbĩ, nĩ marendia nginya matumbĩ, magacoka makendia e iria, hena iria, na hena mĩthemba mĩingĩ ya irio.

Haha ndĩrona nĩ mũndũ ũtwarĩte irio ,irio iria cikoragwo cikĩtio thimũ-inĩ , mũndũ aingĩraga nenda-inĩ cia kambũni ĩyo, ũgetia irio iria ũrenda, ũkahena kũrĩa wĩikaraga, namba yaku, ũkaheana maũndũ mothe, marĩa mangĩbatarania nĩguo gũgũkinyiria, na ũkarĩhĩra hau thimũ-inĩ , ũgacoka ũkareherwo irio ciaku cinduge, na ũrĩa ũgũciendaga na citikaraga mũno.

Haha ndĩrona nĩ handũ harĩa hakoragwo hakĩendio irio cia mĩthemba mĩthemba, hena mbembe, hena mboco, ndĩrona nginya hena njahĩ, hena mũcere, hena ndengũ, ndengũ, hena mboco cia mĩthemba mĩingĩ, na ũrĩa cĩikĩrĩtwo ngũnia-inĩ , nĩ haronania nĩ handũ harĩa hakoragwo hakĩendio indo ici, na mũndũ athiaga ũgathimirwo gĩthimi kĩrĩa ũkwenda kũringana na mbia ciaku, kana kũringana na ũrĩa ũkwenda, ũgathiĩ ũgathimĩrwo na ũkoherwo wega, ũgacoka ũkarĩha na cikoragwo ci irio njega mũno, ũgathiĩ ũgacitherũkia, nĩguo ũhote gũciruga, ũgacithambia tondũ hau haronekana nĩ handũ hatarĩ haingĩru thĩiniĩ.

Haha ndĩrona nĩhandũ harĩa hakoragwo hakĩendio irio na nĩndĩrona hena irio míthemba mĩĩngi, na nĩ ndĩrona nĩnduka nene hahana tarĩ handũ thokoinĩ tondũ hau hena duka nyingĩ, na haha makoragwo makihenderia irio makĩguthimagĩra gĩthimi kĩrĩa ũrenda na ũkarĩha, na ũgathie na kĩrĩa ukwendaga.

Rita rĩakwa rĩa mbere rĩa kũhanda mboga ici, nĩndagereire moritũ maingĩ mũno, tondũ ndiowĩ ũrĩa batiĩ gũcihanda, na ndiowĩ ũrĩa batiĩ gũcimenyerera, koguo nĩndathiire ngĩamba ngĩthomera ũrĩa batiĩ gwĩka, na haha ndĩrona mboga ĩno nĩ gũthũka ĩ thũka mwena ũmwe, na ĩronekana nĩ mũrĩmi wacio ndakoretwo agĩcihuhĩra ndawa iria ibatiĩ kũhuhĩrwo mĩmera te no, nĩguo kũhũrana na magunyũ kana tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũkĩrĩa mĩmera ĩno.

Haha ndĩrona nĩ ngũnia iria cirĩ na irio cia ngũkũ. Na irio ici cikoragwo cikĩenderio arĩmi, na to irio cia ngũkũ tu, hena nginya iria cia ng'ombe, na nĩ cia kwendio nĩguo mahiu makorwo magĩkũra mena ũgima mwega. Na nĩ cikoragwo ci njega, na arĩmi mahũthagĩra bainda ĩrĩa marona, nĩguo gũcigũra, kũgũra irio ici, na cikoragwo na goro mũingĩ ,mahinda maya tũrĩ irio ici cina goro mũno.

Hĩndĩ ĩrĩa ndateithirie mũndũ wa gĩcagi gitũ, nĩ rĩrĩa ndathire Nairobi. Rĩu nĩndarutaga wĩra handũ na ndamũteithĩrĩirie kwona wĩra na ambire gũikaranga gwakwa nĩguo akorwo etha mbia cia gũkombora nyũmba yake na nĩakomborire na agĩthama na nĩareka wega wĩra-inĩ wake, ona mũtũrĩre-inĩ wake. Na nĩ ngenaga mũno nĩ ũndũ ũrĩa ndamwĩkĩire, na nĩ anjokagĩria ngatho o kaingĩ.

Haha ndĩrona ciana nyingĩ, iria cikoretwo cikĩingĩra kĩrabu-inĩ kĩa ckauti, na ĩkoragwo na ũguni mũingĩ tondũ ciana nĩ cikoragwo cikĩmenya ũrĩa mabatiĩ nĩ gwĩka bũrũri-inĩ, na nĩ monagio kuĩna nyimbo cia bũrũri, na nĩ monagio ũrĩa makuoya bendera, ũrĩa mabatiĩ kwambatia na nĩ monagio ũrĩa mabatiĩ gũtĩiya nginya anene a bũrũri, na nĩ ĩkoragwo na ũguni mũingĩ na gĩtio kĩa mwanya.

Ũrĩa ndĩrona nĩ mũtambo wa CCTV, na ũkoragwo wĩkĩrĩtwo nĩũndũ wa ũgitĩri wa nyũmba ĩyo. Nginya hena waya cia thitima iria cikoragwo ciĩkĩrĩtwo rũthingoinĩ na ngĩtinĩ, nĩguo cirigĩrĩrie ekinaĩ kũingĩra, makĩhũthĩra rũthingo kana makĩhũthĩra ngĩti igũrũ. Na hena mũtambo ũcio wa namera wĩ hau ũkoragwo ũkĩoya mbica cia kĩrĩa kĩrathi na mbere, handũ hau, na handũ hakuhanĩrĩirie na hau.

Rĩrĩa gũgũthiĩ na mbere, nĩ gũkoretwo gũgĩuka mariko ma thitima, na nĩguo ũcenjetie ũtũmĩri ũyũ wa ngasi cia mũtũngi, na, no, no andũ no matũmĩraga, no ũrĩa gũcenjetie mahinda maya tũrĩ, kana mahinda maya tũrathiĩ, nĩ nahokoretwo na mariko marĩa marahũthĩra thitima. Na ona, na nĩ marateithia mũno, na nĩ marateithia mũno, tondũ no marĩhi ma thitima ũkũrĩhĩra, no ndũgũtinda ũkĩgũra mũtungi ta ũyũ wa ngasi.

Ũrĩa ingĩbundithia mũndũ gũtwarithia itinga ta rĩrĩ , ũndũ wa mbere mũndũ abatiĩ gũkorwo ena wendo wa kũmenya, tondũ atarĩ na wendo wa kũmenya ndagĩnyita na ihenya tondũ ona wendaga mũndũ ũrĩa mũndũ mũnyiti kĩndũ na ihenya, tondũ ona ndĩkoragwo ĩ hũthũ mũno gũtũmĩra na ingĩmũbundithia ũrĩa abatiĩ gũkinya magũta, ũrĩa abatiĩ kũmĩgata na ũrĩa abatiĩ kũmĩtwarithia tondũ kũringana na ũrĩa ĩhana nĩ itinga rĩrĩa rĩnene, na rĩbatiĩ gũtwarithio na ũmenyereru mũingĩ mũno.

Kĩndũ gĩkĩ maita maingĩ gĩkoragwo gĩgĩtũmĩrwo nĩ andũ arĩa makoragwo magĩthondekaga thitima, tondũ nĩgĩkoragwo gĩgĩthima hinya wa thitima na hinya ũrĩa wĩna thitima, na kĩndũ gĩkĩ nĩkĩa nĩkĩa matukũ maya tũrĩ, tondũ hau gambere matia tũmagĩra ta gĩkĩ makoragwo na ingĩ , no thaa ici maratũmĩra gĩkĩ, tondũ nĩkĩo kĩrathoma hinya wa thitima ũrĩa gũbatiĩ na kanga kaingĩ cionekanaga na andũ arĩa marathondeka thitima, arĩa mathomeire maũndũ ma thitima.

Haha ndĩrona nĩ raini ira cikoragwo cigĩkĩrwo thimũ-inĩ. Na kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa raini ĩno nĩ ĩrĩa ĩkĩragwo thimũ-inĩ ĩno ya, ĩno ya kĩrĩu, ĩno ya, ĩkoragwo na gĩcicio, na nĩguo mũndũ ũyũ arutanĩtie raini ĩyo nĩguo atũmĩre kau ka thĩiniĩ biu nĩguo ekĩre thimũ-inĩ, na haha nĩho mũndũ akoragwo aigĩte namba cia andũ, na agaci akandĩka marĩtwa mao, na nĩo, na karaini kau gatũmagĩrwo nginya kũgũra kindũ ta kandi ya kwaria na andũ, na maũndũ matiganĩte.